E pichani aneno gima iluongo ni kal. Kose kaye to imoye e chieng' motuo makare, bang'e idine gi radin kokete e kapera ka e ogunia. Kosedine to imoye kendo bang'e ipiedhe gi odheru momuon gi chieth dhiang' mondo kik pukre. Ipiedhe e seche ma yamo kudho mayom mondo yugi owuogi. Bang'e ibuke gi buru mondo kik thuth chame kata kethe. Kosebuke ti ikane e ogunia.

Gima nyalo jiwa mondo abedgi ngima maber en. Mokwongo mondo abedegi teko moromo mag timo tijega. Mar ariyo, ageng' tuoche manyalo thiro ngimana kod bedo gi chir e dier oganda. Ema omiyo an gi chenro maluwo pile ka pile kaka, wuotho kuom nusu sa, modho pi mang'eny odiochieng' kod chamo alode kod olembe. Chenro gi atimo kod mor mondo kik joga kata chunya ae. Mae emomiyo an gi rapar kaka onegobed ni anindo, achiemo, amodho pi kendo kaka ago tisi. Achiko sa maparona gigi duto.

Tijega mapile matimo gokinyi gin kaka omo pii, luoko sande, luoko ot, luoko lewni, tedo chiemb okinyi, samoro adhi e puodho kod fundo ot

Gik matimo mondo abed gi yueyo chal kama. Mondo pacha obed gi yueyo, alwokora gi pi mamormor, bang'e aloko lewni moko mopogore gi mag tich. Mondo ringra oyue, awotho ga mosmos kawinjo wende mamuol, kata samoro adhi kama okue. Bang'e anyalo neno kipindi mahero. Samoro, asomo buk, anyalo tugo tuke mag ong'we yamo, kata timo gik ma an go gi were, kata samoro mamoro chunya. Kapok adhi nindo, anyalo madho chaye molos gi yedhe nyaluo.

Gichiwo hocho mar chuny kendo gichiwo rieko kaka jii nyalo kadho e obadho mag ngima, kuyo kod pek ma dhano kalo e pile ka pile. Gipuonjo jii chia maber e gwenge ,adiera, chiwo nguono, horuok gi jiwo timbe mabeyo e dier oganda. Gikelo jii kanyakla kokalo kuom rieruok ma giloso mae miyo ngato bedo gi chuny mar bedo e dier jopiny. Gikonyo oganda eyor chiwo chiemo ne joma onge go ,gichiwo kony e weche mag somo kendo gilimo joma tuo gi joma otii. Sama dhao owuok gibedo ga kaka jothek ka gijiwo kwee e gweng. Gipuonjo weche mag chuny kod puonj mag ngima mondo jii odag gi kwee mar chuny

Ooyo, ok okony jonyuol. Sikunde mangény ahinya mag sirkal onge kaka oriwore gi eCitizen. Ngénygi tiyo gi yore mopogore mag chudo kaka bengi, mpesa, kata tero pesa e skul. Jonyuol modak ei piny moko onge gi ong'we yamo, manyalo donjo ei eCitizen, omiyo chudo bedo matek. Moko okia ni nitiere eCitizen, to kuonde moko donjo ei mbui bedo matek. Skunde mangény nigi yore mopogore opogore mag chudo, seche mag chudo, gi omenda michulo, omiyo kelo gigi kanyakla e eCitizen bedo matek.

Timo orako konyo gengo tuoche mag del kaka mag chuy kod mag remo omiyo jii dhi mondo orit ngimagi. Kendo okonyo del mondo kik medre, okonyo gero fuonde mag del, oduoko paro piny gi jony bende. Okonyo e nindo makare bende omiyo chir e dier oganda, kendo omiyo del bedo mayot

Agents mag Mpesa seche moko koso float mar Mpesa. Samoro system mar Mpesa nyalo theko. To bende ka antiere e gwenge mantiere ei piny, yudo agents mag Mpesa bedo matek

Kipacha, aparo ni bedo gi jang'ad rieko kuom gima aparo e ngimana en gima ber. Nikech ngima biro gi gik mang'eny. Kaka midhiero mabiro gi osiepe, hera, tich kod paro, mane ok opuonjwa to kendo ne ok waikre mar romo godo. Jogi konyo. Ka gikmoko richo e ngimawa, gimiyo wang'ere kendo wadongore kiparo. Onge gimabere ka ikono ng'ato gima timore e ngimani ma ok ong'ado bura. Kata ka wan maber, jogi konyowa yangruok magwa maber. Gimiyo parowa bedo mariek, kaka wanyalo kadho obadho manyalo ketho ngimawa ndalo makayo.

Ayie ni tiyo gi mpesa yot malo tiyo gi lwedo. Nikech omenda michulo gi mpesa yot ting'o, tiyo e chudo yot, bende ore yot. Omenda michulo gi lwedo lalne yot moloyo mar mpesa nikech, mar mpesa inyalo dwoki koor e lain marach. Omenda koor e mpesa, ratiba mar chudo inyalo kan. Bende inyalo miyi pesa mang'eny e mpesa mayot moloyo komiyi gi lwedo. Mpesa nyalo oli omenda kaluwore gi kaka itiyo kode.